Ore enaiko tenaitobir ena daa, ore ena daa naa enkurma ashu ekijo oshi orgali , ompuka , onkiri , netii kando ormaembei. Niaku ore oshi eninko tenintobir , ingas adungdung kituguu, nipik irnyanya, nipik inkir, nitangasa aitokitokie nena kiri, ore mpuka ninkaranka sininche okitunguu. Ore naa irmaembe naa kinyianguni ake ninche etiu nejia tosokoni, nintuku , nidungdung esidai nipik esaani, nipik embata kake ingas anya duo naji tenidimayu, ing'as anya kulo maembe, illdaikani tomon uni eton itu inya endaa aikunaki nejia.

Ore enadaa nikununo enaa endaa etedekenya ashu esaa nemeeta oltungani esumash nitobir ore kunda naa ekinyiankuni oshi tosupamaket ikununo nejia, nipej teilata nairowua, ore kunda naijo kule naotok, naa kinyiankuni ake sininje etiu nejia, ore enda naa enkeki naa ekinyiankuni ake sininye etiu nejia. Neeku ore eninko peeintobir enda sosej, naa ipej ake teilata nairowua tena ilata naruko, ore kunda naa ilmaembe.